Nitiere yore mopogore opogore, mokuongo en kau pi mondo mi iol e glass, kae to ikau gini endi ma iluongo ni dania, ket ka tiendene ochomo piny ei pi ma iseolo chande. Yo machielo bende inyalo kawe mondo mi ikete kama ng'ich ma en e fridge, mano endo bende borite kendo bomiyo odong' koralum kamano eko, ma ok okethore bang' ndalo moko.

Ne akawe ma ang'ade matindo tindo, kaeto aole dengu. Bende ase chako atiyo kode maole oganda. Bende ase madhe koda chai nikech chutho to en chiemo ma migosi ahinya kendo miyo itegno kendo omiyo itegno maber kabisa bang' tiyo kode kamano.

Ma en olemo, kendo wabiro kawe aito aluoke gi pi ma ler aito abiro muode gi pote kaka en no endo. To jo moko be nyalo yiedhe gi pala mondo mi ocham nya iye chande. To kata kamano pod onge rach kata ko ochame gi pote nikech oonge gi rach moro amora kata ko ochame kamano .

Magi gin gige tugo ma nyithindo thoro tugo godo e thuolo ma gin e tukegi mamiyo gi mor, ka achiel mokwongo ni endi en magi suore maginyalo idho kendo gilor piny ka gisuore kagidhi mwalo. Kendo e thuolo magitimo mano endo miyo gi mijing'o, kendo miyo gitegno nikech sama giidho to gilor, miyo gibedo gi del motegno. Kaeto kendo nitiere machielo ma bathe kocha cha ,ma en ma nigi tael no endo, mano sama giidho, to gisuore kagirundore godo nikech mano en orundo rundo magi rundore godo koni gi koni . Kendo miyo gi mor ahinya e seche magisuore kagitugo tugo gigo endo.

Ma en mor mar arus, kendo ma orwako nanga ma rachar no endi, ma oumore gi net ni en nyadendi ma idhi kendi ayanga e odiechieng ma kawuono ,kendo en gi mor ma ogundho koda ilo mathoth nikech kawuono en odiechienge kendo odhi riwore gi jahera mare ma ohero kendo ma ose yiero e dhod chunye.

Jal ma japuonj kendo ma odimbore kendo ma ochanore ahinya kaluwore gi kaka opango mesa mare kanyo kendo. Bende buk manitiere e wiye kanyo ma en buk mar CRE, mano nyiso ni e japuonj mar weche mag Nyaseye. Bende kalure gi muma mantie kanyono nyiso ni en jatich Nyasaye maohere tich mar dolo ahinya kendo ma odimbore ahinya ahinya.

Ahero somo, nikech somo kit buge mo opogore opogore miyo iyudo rieko ma opondo e yi buk kendo manoendo nyalo konyi nikech bende oyao obuongoni kendo oyao pachi omiyo ineno gik moko e yore ma opogore opogore ma opogore gi kaka nga'ta nga'ta nyalo nene omiyo inenogi e yore matuk ahinya ahinya kendo nyalo konyi e dago ngi'ma mari ka oponi itimo gigo eko e kit ngi'mani.

Tiyo ka wuok dala ni gi ber ma ogundho, kendo konyo e yoo ma opogore opogore, kaachiel to omiyo akungo nikech ok a bi tiyo gi nyamburko pile ka pile ka dhi e apisi ,bende e thuolo ma atiyo gi kompyuta kata ong'we yamo kaloso godo e kor yamo kata e mbui, miyo abedo gi lony ma thoth kendo rieko matut ahinya e weche mag teknolojia ma kendo chutho to biro miyo aweyo weche mathoth nikech e ma tiyo gi mbui ni endi biro miyo achako ang'eyo weche moko ma thoth kendo omiyo atiyo ka ma okwe ma onge koko kata ma thoth ma di ne ayudo ka po ni adhi e apisi.

Ma gi oganda ma hi gi owang' kendo ok mor kata matin kendo gi se wuok oko mondo mi gi ng'is ayadha chuny lit mar gi ,ka gi ne e wang apaya kendo gi go koko ka gi wacho weche go eko ma ok ber ne gi kendo gi diro kite koni gi koni moko be go oporo ka mondo mi gi tem ng'iso godo chuny lit ma gin tiere godo, kendo e higi kanyo eko bende nitie jafwambo ma bende chutho to kawo pichni koni gi koni koda video mar gi matimore kacha chande achiel ka achiel mondo mi ang' oket e yamo.

Chutho to ok en tich maber ahinya, kata obedo ni okelo mor kamano to ogalo ji kendo onyalo miyo ikawo seche ma thoth ahinya, ka in be ing'iyo wang' liech kacha chande, nikech gino mi inya timo onge, inya po ni ibet e ot yare okinyo nyaka odhiambo, ka gi moro amora mi iloso ma nyalo konyo kit ngima ni onge gi nyithindo to in kacha chande ka ing'iyo wang' liech ma mano endo bende ketho ngima nyithindo nikech ler mar ng'iyo wang' liech sate no yare okinyi nyaka odhiambo nyalo ketho ngima mar nyithindo kendo nyalo rocho wang' gi ma nyalo miyo ok gi ne maber ka chieng' moro ik gi osesongo ma otegno.

Ok en machiegni ahinya. Bet en hatua moro malach matin. To katakamano to adhi ga kanyo eko mondo mi ayudi konyruok kuom gigoeko maduaro eyore mag omenda. To kargi magiketo kachande mar rito ok ber ahinya nikech chutho iyudo ka en kamatin ma koponi iyudo ka dhano ng'eny to in ibiro mana chung' ka irito ka pod irito mondo mi ng'ato owuogi koro eka ang' iyud kar bet. Ma endi ok osebedo maber ahinya ne chutho to jogo eko ma it gi oseniang'. Ka ochung' ma ng'eny to nyalo bedo gi chandruok kata nyalo bedo gi hinyruok e del. Mano endo miyo drawo bedo mondo mi iyar kanyo eko malach kendo gimed keto gigo eko ma inyalbedie machalo kaka kombe ka irito mondo omi sa ni ochopi mondomi tiek kodi.

Nitiere bando manyatindo maratong', nitiere mo chiedo, nitiere chumbi, nitiere sufria kaeto nitiere mach maidhi moko, mibiro ketee sufriani, tiole bandoni cha, kaeto ikawo chumbi cha tipore, tiolo mo chande, matin moromo tiumo wiye. Kise umo wi sufria ni endi tibo chuako majini kuom dakika moko madirom abich kata nyaka apar. Obiro muoch, odhi muoch, odhi muoch. Bang' mano, odhi bedo ni osee ikore, ibiro gole mondo mi koro ichak chame.

Nitiere mo mar chiedo mar salad, nitiere chumbi, nitiere sufria, nitiere dania, nitiere kitungi. Magi eki duto ibiro kawo, kaeto iketo e sufria kacha chande, machutho to ibiro chako gi mo, kaeto ing'ade kitungu, kaeto ibiro ng'ade nyanya kaeto ibiro rude kacha chande. Kae to ipore chumbi, kaeto ikawo dania tiketo. Kae to ikawo pi mane iseloso maler, tiole, tibiro kawo gini endi maen chiemo mar spagheti, ibiro nyumo eiye kanyo eko. Kaeto ibiro ume, mondo mi iweye ochuakre kuom thuolo madirom dakika moko apar kata apar gabich. Mondo mi pigno oduon matin, mondo mi ochin maber. Kaeto ibiro gole , obiro bedo ni ose ikore, inyalo chame nikech en chiemo mamit ahinya.

Maeni en jal ma loso chenro kaka onyalo tiyo gi pesa ne. Kendo ondiko piny gino gimora mora ma odwaro to gi pesa ma gimora mora nyalo kao, mondo mii koyudo pesa ne chande, to oti kode e yo maber ma onge mora mora ma olal. Kata ma onge mora mora motiyo godo e yo ma okodhi kare. Kuom mano, bang' ndiko gi piny duto, ma osegoyo kwande maber, dhimiyo obedo gi ng'eyo mar ni pesa makama, otimo gima kama. Ma onge gino modhi wacho ni pesa mane an godo ni atiyo godo nade. Lakini dhi yudo ka osetimo chenro mare kendo ong'eyo kaka pesa no otiyo e yo ma odhi kare kaka ne osepange.

Mar kaunti omako ma ber kabisa nikech gin ema gin tiere machiegni gi jopiny kendo gi ng'eyo pek go eko kod achiedh nade ma jopiny kadho e, kendo dongruok ma jopiny dwaro obed ka ma nade ,gin e ma gi ng'eyo. To kata kamano ok en kamano e kauntis te nikech iyudo ka nitie kaunti moko ma ma chutho to odongore kendo dongruok neno e moloyo e kauntis moko ,to ma endi timore gi kaluore gi jorit mwandu e kauntis go mag kauntis go eko nikech gin e ma onego bed ni gi pango kendo gi pango chendro duto kaka omenda ma ogol ,onego bed ni tiyo.